Tich mar bedo japur kata japur mar dhok en gima tinde oselokore ahinya e aluorawa. Mokuongo iyudo ni yande chon dhok ninyiego ga mana gi masin. To ti ndalo gi dhok imiyo chiemo bende kuma gintiere. Tinde gima kendo oselokore en niya, igero ne gi udi kendo ginindo kuma koth ok go gi. Tok mana ni nitiere jopur moko ma pod gin gi paro machien. Giwe dhok ninde liari, koth goyo gi, kendo chieng' chamo gi ma moko bed matuo. Tinde oselokore ahinya weche mag dhok gi matinde iyudo ka ilosonegik.

Magi gin yiende ma idhi pidhi to analuongo gi ga ni gin baw ma rochere. En kabila mar baw ma ji ohero pidho ahinya ahinya. Kata inya luonge ni obudo. Koro, ng'at ni opango gi e lori kendo chal ni odhi pidho gi. Gima donje e pacha kaneno ng'at ma oting'o yiende, lori mang'eny kama ni odhi pidhe dala. Aparo mana kika mekwa be ne wapidho kendo sani gisedongo maduong' to kendo ginenore majaber ahinya. To kendo gilombo wang' kaluwore gi ni negin machal kamaendi kendo ne gi ng'eny kama.

Gik makelo mor odhuro ahinya kang'iyo tipo niendi. Mokuongo jalniendi en gi kama ouse yiende ge. Gin yiende modhuro mathoth mopogore opogore. Aneno yiende mag matunda. Aneno yiende mag obudo. Kendo gin yiende mang'eny ahinya. Koro gikelo mor te nikech yien nigi berne. Kendo yien kelo koth. To mag matunda ka kelo koth kendo miyo wa matunda ma wachamo. To machielo makelo mor bende en mati ka mahua maduong' no. En be okelo mor ahinya.

Jogi endi chal ka gima gin e bura. To bura ni endi en bura ma iye pek kendo ma iye lach. Tij niendi gimomiyo ahere en niya, seche ma ng'ato ni e bura ahina ni giwacho weche moko manyalo kelo dongruok e piny kendo gikelo winjruok, giloso gik ma wanyalo konyoregodo e pinywa ma sani. Koro ahere ahinya.

Gimasewinjo e wi dala mar Jaramogi niendi en niya, Jaramogi ne en ajuoga malich. To ok ang'eyo adiera ne. Nawinjo ga ni kopo niya in idhi manye kata in wasike to idhi dalane ibiro kadhe e rangae ka en dayo moti to kidhi donje e dala ne no to ok ibi yude. To kisekadho tochako duogo olokore oloka go. Koro seche moko niwacho ga ni nolokore dayo moti kata jaduong' moro ma ok chal kode. Koro mane gima asewinjo e dala Jaramogi.

Gima biro e paro ka aneno puodho niendi. Ma en puodho ma los gi lony manyasani kendo en puodho maduong' ahinya. Gi dho ngere waluonge ni greenhouse. Puodho ni kipidhe gimoro to nyakibed gi pesa mang'eny. Kendo nyakibed ni ihikori mar yudo kata golo chiemo mang'eny ahinya. Gima biro e paro kanene kamaendi en niya an be onego amany pesa mondo anyiewe godo an be abed.

Gik makelo mor ahinya kaendi en apuoyo. Ng'at ni en japur mar apuoyo mang'eny. Koro, gi chiemo kendo kendo gima kelo mor en niya, onyalo dhi uso gi e chiro ma jomoko nyiew ma obed gi ring'o mouso kata en be onyalo kano moko mondo en be obed gi ring'o mang'eny kata obed en be gi pesa mang'eny. Machielo makelo mor en ni jalniendi omiyo gi lum maler ma apuoyo ok nyal chamo lum molil.

Ma en tinga tinga ma oket oduma e iye. Nitiere rowere moko mang'iyo kaka oduma timore kae. Nyithindo matindo giendi ipuonjo gi yo ma kagise sindho to ginyalo jowo oduma ma gimbegdhi gi gipiedhi ma giusi e chiro mondo giyud pesa mang'eny. Koro mano e gima timore kaendi.

Jalni en japith mar rombr en gi rombo maler ahinya ma chalore ni ne orite malong'o. Rombe moko lal kendo moko yudore to kaslueore gi maendi, en rombo ma ler ahinya maseche moko inyalo ti gi pieneneno mondo olosgo law kata gimoro amora ma inyalo ti godo. Yiereno inyalo los godo kata mane mana mang'ato ruaki mawuoth godo madhi go kata mana ewuoth.

Puodho mar rabolo en puodho ma ni gi ber mang'eny ahinya. Puodho niendi kikanene ni en puodho moting'o rabolo ma ibiro ter e chiro tiuso. Koro, gimahero kaendi en ni puodho ni endi en puodho maduong ma imiye pesa mang'eny to kendo kotere atera kata e kar nyiewo to be pod idhi miye pesa mang'eny ahinya.

Gini ni kod nengo ahinya. Bug nie en buk mar jopur kendo en buk mar riwo pur gi ohala. Bugni kitiyo kode to ibobedo ng'at mariek mong'eyo ohala kendo ohero pur. Koro en kod nengo ahinya ne jodak mar aluora wa nikech anene kodhi puonjo ji kika onego gibed jopur mag gik mopogore opogore. Achiel kuom gi gin bedo japur mar alode kata bedo japur mar dhok mag chak kata bedo japur mag olembe mopogore opogore ka.

Gimatimore kae en pur, gi tinga kendo opuro wang'ayo to odine dichiel gi tingani endi. maendi en jalos wang' apay kendo en ng'at ma en gi lony mar loso wang' apaya, odine maber gi tinga tinga ni endi mondo omi kik obi wang' apaya kethre. Kendo gimatimore machielo kang'iyo lokacha taneno puoth moko ma osepur ma ogol cham, mano en gima ber ahinya ka weche aina gi timore, matiende niya, japur kosepuro to obiro dhi e chiro gi wang' apaya

Maendi en gweno, koro yo ma adwa loso godo gwenoni mondo mi ji ochame en niya. Kaka oselunyeni mobedo maler, kendo chalni ose thole ma yiere ka te oserumo. Koro an gima abiro timo abiro kenge matindo tindo. Ka asekenge matindo tindo to abiro kawe to achuake mana matin. Ka asechuake matin to kapige oseduono, abiro kawo kitungu gi nyanya to aolo eiye, to achako c hiele godo. Abiro medo nyanya ewiye kanyo basto achako amedo mo matin kabisa nikech en gimore. Abiro keto gik ma onego okete to aweye ochuakore gi su

Gikmakelo mor tong'eny ahinya kaendi. Mokwongo, aneno ka miyo moro oting'o tong' mang'eny ahinya e ndope ariyo. Ochalo japith mar gwen kendo opidho gwen mang'eny ahinya nikech tongegegiendi gin krede mang'eny ahinya koro manokelo mor. Machielo en ni kuma ohaeno en hod gwen moloso motegno kendo managi bao. Koro mano kelo mor. Gimachielo kendo en ni en owuon kaka japur ong'eyo yo ma onyalo yudogodo pesa ne, koro ojapur motegno matimo tich..

Tich mar pidho gwen en tich maber ahinya. Kendo okelo pesa malong'o kendo mang'eny. Nitiere nyadendi moro manene tipo kae. Omora kanene nikech en gi gwend ge mathiso thiso makika noya to. Gwen gie kelo mor ahinya kendo kopo ni osepidho gi magidongo to onyalo uso gi kaka ring'o kata obiro rito manyuol negi tong'. Koro magi te kelo mor nikech obiro yudo pesa ne kendo mobed ng'at ma ok tho kwechi man gi pesa ne ki en kende. Koro magi kendo e gik makelo mor mang'eny e aluora wa.

Tich mar pidho gwen kaneno to en tich ma miya mor ahinya. En tich ma seche moko agomboagomba ni achiew to ayudni asechako time. Koro mano e gimadonjo ga bende e pacha kaneno kaka gwen beyo beyo e tiponie. Maendi en japith malong'o maong'eyo tije mar pidho gwen. Oloso od gweno maber ahinya kendo ma gwen okofundore e hiye kaendi kendo oketo negi ong'enge ma gimoro oknyal kalo bende e iye kaendi. Kendo alwora mar gwendegie opidhe maua, giniendi ka aneno to gimabiro e pacha en mor ma japur morgo.

Mapera mit aduwa, kend mapera mit to ok ichame ma ng'eny ahinya. Kendo en matunda kata olemo moro maka ng'ato chamo to nyaka odikre gi chame. En mapera maseche moko inyalo chame mang'eny to onego imodh pi. Koro kaka anyalo chame en niya, ka isepone kaka nyadendini opone ni endi to ibiro luoke maler, kendo anto ahero luokogi usi gi sabun. Ka osebedo maler ahinya to ibiro kawe to ichako kayo ng'eyeno. Koro ikaye akaya ng'eyeno kitieko koro eka ichako chamo iyeno makwar no endo.

Gimabiro e pacha ka aneno tijni en niya, dagombi ambende okunynae pi gi masin abilani. Magi gin jokmakunyo pi kendo gitiyo gi masin ma olosgi weche manyasani. Gipimo pi kendo kagiyudo to gikunye ma owuogi ma itigodo. Koro kikagisekunyo maendini, gimanyalo donjo e pacha kaen mara en niya anyalo timo yore mang'eny meke pur nikech koro angi piga moluongo nyinga. Anyalo kawe kasto kasekawo pignonde to mokwongo nyakahum wiye kaseuomo wiye to anyalo tiyokode e gikmang'eny.

Mae en nyuka. En chiemo mamit ahinya kendo yo minyalo losgodo nyuka en niya, mokwongo ibiro kawe kisekawe to ibiro kawo pi tikete e kendo mawal. Bang'e yudo ka isekawo mogo mar nyuka ma ibage gi pi. Kisebage to ibiro rito ma pigno wal. Ka pi osewalo to mokwongo ibiro ng'iyo niya, en nyuka mane. Nyakobedni ing'eyo ni en nyuka bando koso en nyuka marieba. Nyuka bando koponi isebage mapigicha osewalo to ibiro olo e pigno kirudo irudo nyakawal mapopni. Mar marieba okwal

Gima timore kae en ni mae japur mapuro gi tinga. Koro ene puothe to kendo puothe ni lach ahinya. Otemo puro gi tinga mondo e kika okom. To mano ekika onyalo timo nikech puodho ni duong' ma ok nyal pur gi tinga. Koro mano e gima timore kaendi.

Kinde mokuongo mane auso mabul ne en ndalo moro mane atieko sikul. Piny netek ahinya kendo ne wamanyo pesa mar donje e collage. Koro nochuna ni mondo adhi aus gik mathindo thindo ka achiel kuom gi ne en mabul mondo ane kika adonjo e sikul. Koro mano e kinde mokuongo mane atimo tijni. Maendi ne en tich mar. notimore ahinya ahinya en ni uso mabul ne tek ahinya. Ji matis emane nyiew.

Tich mar puonjo jodongo en tich ma Nyasaye ema gwedhi godo kpro kipuonjo jodongo en gima ber nimar jodongogi bende ok dog chien, ging'eyo gik matimore, ng'ato yudo seche ma opuonjo jodongo en niya, obiro biro bedo ni enbe en gi rieko mang'eny, riekone biro medore kendo obiro bedo ng'at mariek moloyo ji duto. Ne an gi welo mang'eny